Kore imbaa naatupukutuo tenjurrore e IPSOS nabayieki det naa inchere kejo naa esajata etikitam oong'uan, ore iltung'anak lele osho le Kenya aah nchere medol eesita imbaa naishia neitoki esajata etomon oobo ajo inchere kore naa sirkali e Ruto naa kerikito naa olosho le Kenya tenkoitoi naishia, kore sii esajata ee onom oong'uan nejo ninche inchere megelu ena sirkali enkata najokini eentoosh enkukuo tenaa sii enkolong' naa naoshi kura kore aitoki esajata e tikitam nejo ninche meyiolo tenaa naloito dukuya olosho tenaa sii nemeloito.

Ore enduata aai petumokini ataret lolotunganak ogira aimaa inyamalitin olukung torkerenket le homabay naa nchere kenare naa neya serkali langeni lebiotisho lolukung, metabaki inamurua nepuo naa ninche adol lolotunganak nepuo na aisho embaare lolotunganak oota nonamoyiaritin koree si nkae tanadol nanu na nchere kenare naa nelo serkali ayau naa nkitengena ina murua iyiolo naa aitengen lolotunganak lina murua metayiolo ajo keetae enamoyian olukuny neetai si aitoki baare enamoyian tosipitalini pemeitoki ltunganak adol emoyian olukunyanaa lomon oyau sakutore tanasii nkirupore.

Ore enyamali sapuk nagira isukuulini aimaa peemegira isukuulini aimaa peemetumito enkisuma narisio naa inchere ore isukuulini natii irpukeli osukuulini naatii irkerenketi laijio duo nairobi ashua irkulie kerengeti naaa inchere kepuo naa ninche aaku kepaasha nkisuma natum ingera nkaraki kore schoolini natii irkerengeti neeta naa inkera mbukui kumok netaa naaduake iwuejitin naisumareki enaa noooshi najio library enaa laboratory kore isukuulini natii irpukeli nemeeta naaninche nena tokitin nkaraki naa nitum inkumok aa keing'ejuko nitum sii nkulikae nemerewaki sirkali impisai naitosho naa meteshetisho ninche neyau naa laboratory naaku naa inkaraki ina pee meriso naa enkisuma natumitoi toosukulini.

Kore duata naata nanu enaidim etaa enetipat tenkisuma naa inchere kenare naa nemupi inkera aaku meenkisuma ake naisomi imbukui eeishori nepuoi aaisho inkera intokitin naisumi toonkaik enye enaa taaata kore peeku kepuoi aisum inkera lomon lesayansi nemetoombukui ale elekini neyai inkera laboratory etii isukuuli naijio primary nemetu tumo naa nkerai ilo siai nemoku sii nkerai edolita kuna mashini odawai naa oitumiari tenaa sii kulo siatin lenkisuma kore sii tenaa lomon lenturore oolchambai nemetoombukui ake esimumi lomon kake neriki inkera inchambai sapukin iwuejitin naatk ilchambai peepuo siii ninche aadol neikunari enasiai nkaraki naa keret inkera meshomo naa ninye atum inatoki tiatu ninye nedol sii nkerai ajo esidai ena baye nelonaake abulu eyialo ataasa. entoki naisumitai mee esimu ake toombukui.

Kore eneidim sirkali ataasa pee eponaa nkoitoi e kuna olong`i naponaa dupoto naa enchere keyiare naa nepik sirkali ncheriani naagol. Naaku kepuo naa ninche aitanyamal oleng' lelo tung`anak oogira aiminie irropiyiani te nkoitoi e rupare tenaa sii lelo tung`anak oishooki isiaitin le sirkali meshomo naa ninche aitobirr ntokitin naijo ilbaribarani. Pee epuo naa ayiolou ataas esiai pee mitoki naa sirkali aiminie mpisai. Kore sii nkae nadol nanu naa nchere kenare nelo sirkali aaku kore eitu eishooyo ilkasin enaa taa iloo ilbaribarani neng`asi aisho iltung`anak looyieu duo ilo siai metang`asa oltung`ani aas enkiti wueji nedoli osiai enye. Kore sii too lomon le rrupare, kenare nelo sirkali apik metaa kore oltung`ani otumieki ilomon le rupare neeni maisha enye pooki te jela neworuni imali enyenak pookin aashukoki sirkali.

Kore enikoni pee iboori neitagoli nena murua nemegira aatum en`daa, aitobiraki naa nchere keyiare nelo sirkali aisho iltung`anak empeku metuuno in`daiki pee mitoki aata nyamalaritin e n`daa. Ore sii nkae keyiare nelo sii sirkali aitadou bei tenaa sii enkinyiang`a oo ntokitin naijo n`daiki pee ebaiki naa lelo tung`anak ainyiang`u nena daiki nemitoki naa ninche aata enyamali enkinyiang`a e n`daa. Kore sii enkaraki ake olamameyu naa nchere ore nena muruai naawua irpukeli ore duoo inchoo ebulu nkulie `daiki naijo oo ilpaek tenaa sii duake enkano too nena wuejitin. Kake ore naatiwaa ilmuhogo ntokitin natiwaa nkuashen oo olkokoyok naa kobulu ninche teina kop. Niaku naa kenare nelo sirkali aret lelo orere metuuno nena daiki naabulu too irpukeli pee eyarareki naa olameyu.

Ore eneikoni peebaki pooking'ae nelus lelo tung'anak oooingu'ua irmareita oomena enkisuma eshumata inchere enare naa nelo sirkali aar metaaeetai impisai nalak inkera enkisuma eshumata peetum naa aatum enkisuma eshumata pooki ore sii nkae naa enare naa nelo sirkali alaaki ikanijik naamany teneeku naa epuo nena sukuulini naijio University tenebo college peeitoki naa nena kera aanyamalu eyiaya wuetin naamany ore sii nkae naa enare nelo sukuulini ine shumata aayau ilomon le ndaa ainas endaa dama te school naa peetumoki intoiwuo garama naa enkisuma.

Kore eneyiari neesi peesidanu esiai enkiremore toorubat pooki naa keyiari naa nepuo iltung'anak aayilou aitumiya intokitin ekuna oolong'i naijio duo noo greenhouse tenepuo naa ninche aas enkiremore amu ore peeku toowuejitin naaijio noo greenhouse intobirita indaikin inonok woiebaiki ade esha enchan nabaa tenaa elotu ngolong nabaa mepuo naa indaikin inonok aaroyo neeku naa ina koitoi nabo naiboorieki enkibelekenyata oloing'ange peee meinyial esiai enkiremore tolchambai

Kore ntoki naidim eramatare eauluo ataasa peeponaa dupoto tenebo esiai enkiremore naa inchere koree naa tenepuoi aaku keetai ina ramatare nepuoi aatum ilomo ooipirta loing'ange tenkata nanare peeyiolou inltung'anak enkata napuoi aas enkisambuare neyiolou sii nkata nemeyas kore sii nkae naa inchere kore peeku keetai ilomon oopirta loing'ang'e nepuo naa iltung'anak aaku keyiolo enkata napuo ninche aaaun ilchambai tenaa sii nkata napuo naa aaku meun kore tenejo iltung'anak entuun ilchambai nkata nemelotu nchan neeku naa inkasarani epuo aatum amu kore naa inapeku enyee natipika enkop nemelo naa abulu neeku naa inatoki naponaa dupoto tenebo naa wesiai enkiremore tiauluo.

Koree mbaa naibalunye ajo keeta ltunganak esipata enye na koree ngas e ncheriani eleosho le kenya naa ketii ninche esipata etungani, amu ore taata anaa enkiroroto eata oltungani pookin tolosho le Kenya esipata oiro, eata si obaiki esipata enye pootum ashomo wueji nayieu tolosho le Kenya nemeibooyo oltungani oje, eeta si aitoki esipata enye eipitta mali naatatolosho le kenya nkaraki indim nishet tanaainyangu enkop toluboki pookin niyieu tolosho lekenya, ore si enkae tolosho lang le kenya na nchere koree nye nkera eeta nkera esipata enye petum enkisuma, netum lomon le biotisho netum endaa nkulikae pookin ake.

Kore neiko nena baa peyie eponaa sheria eripoo esipataa oonkera naa kenenare neiwuang'ieki esipata enye nkaraki naibalieki tenkop pooki kenarikino neishori inkera esipata enye neiwuang'ieki imbaaa naisilisil inkera naa kore naa aitoki ina toki naa kelotu naa ninye aret metaa sheria ina tolosho le kenya kore taa entokii naitaa aitoki lelo omon sheria tele osho le kenya inchere kejo naa isheriani e kenya inchere ore sheria naing'ua inkuapi eboo naikubali ele osho le kenya naa kelo aauku sheria te kenya na lelo naa aret inkera nelo aisho engolon intururi ooorip ina sipata ee nkera peepuo naa duaya inkera mepuoi aaisilisil inkera nemepuoi naa amitiki inkera sipata enye.

Kore neikoni peyie eibalunyie sipata oonkera metii orgela naa inchere keyiari neitobiri commission enaa noshi ormalimuni enaa noshi orpilisi naaku Commission ina oonkera natii laisiayiak oopuo naa ninche aaduaya lasiayiak oonkera toolubot pookin kore kuo aisiayiak lena kumishon naa nepiki wueitin pooki ompaka locationi pooki tolosho le kenya metaa ore nkarai peedol ajo keisisilitoi ashuu keitanyamalitai ashu emitikitoi esipata enye nemenkari eyiaya alo ewueji netii lelo oorip inkera kake kelo ake te nkeju nelo enkopisi natii auluo enye tenaa sii nkaulele pootum naa ninye ina retoto naripieki naa nkera tenaa esipata oonkera.

Kore siiai oosiai oosita kulo turururi peeitabaya enkitobirata oloing'ange naa inchere ejokitoi naa iltung'anak meshomo aapal nemeitiki aaraeu ingarin naitumiya petroli tenaa sii diesel ngaraki naa nainyial nena tokitin loing'ange kake eitukujitai iltung'anak peepuo ninche aapuo aaduya imbaa enye nepuo ainyiang'u ingarin naapuo aasiie sitima tenebo sii orpikipikini tenaa iltukutuki neeku naa mee petroli epiki kake sitima eitumiya ore sii nkae ejokitoi naalorere peepal meitoki aadung irkiek nkaraki kore naa dung'oto orkeek neitanyamal naa ninye kuna baa oloing'ange amu kore iwuejitin naatii irkiek kewok naa irkiek ilo chafu otii loing'ange nesidanu naa loing'ange.

Eeeh kegira County e kiambu alo dukuya neisul oleng inkaraki enkishooroto ooobasarini te kila olari naa tenkaraki kore naa teina kop naji Kiambu kore inkera nemeeta dupoto naa nemeeta dupoto nemeeta sii ninche engolon naalakie impisai e school nepuo naa ninche neishori imbasarini metii nkela nemetii sii duake kulikae omon ake lemeishia neeku ore County e Kiambu nepuoito ninche aaku County nabo sidai naaku naa County nabo naduaya kulikae toolomon le mbasarini naishori ingera tenkisuma nkaraki kore peeku keishori inkera imbasarini enkisuma nepuo naa misikinisho aishunye nepuo naa ninye abulaa amu kepuo naa metaa meeta ndupata eembaa sidan ngaraki naa netumo inkera mbaa sidan nena.

Eeh egira enchama e opposition ateru telde aari esiai engelerae nagira atii dukuya kore taa peeyieu ninche neas ina siai engelare naa pootum aatereten ate ngaraki naa nkurai tenaa sii nkukuo naaosi naa tolari liare otikitam o saba naaku naa eyieu naa ninche nereren ate poopuo sii ninche aaduya imbaa enenye peemeluam naa ninche ina kukuo kake peetum naa ninche aatererenate adumu naa siininche aatigilunore olotii olorika ang'uraa tenaa kerek naa ninye tolorika peetum ninche aatijing. kore siii ngae peesita ninche ina gelare naa tengari keyieu naa netum ilarikok lenchama e opposition peetum naa nchama atum engolon amu ore naa sheria oonchamai nejo inchere enare naa negeluni ilarikok enkata naje neeku ina naa paa ore enchama e opposition negiraa aas engelare telede aari.

Koree nduata aai tidialo le speaker le parliament otejo kitadolu esiai tenkitaduoroto na nchere mbaa inonok amu koree esiai na entoki naitodolu ltungani taasa tenyenak maatonkirorot amu ore peton ake oltungani airo lomon lemeasita neaku naa meeta dupoto nemeton si eret, neaku kadol naa ajo ore enduata aai na nejia eyia neasitai poookin aitadolu esiai tenkitoduaroto kake metonkirorot, koree si obaki loti lorais tanarkulikae nepuo nche apal lomon lesiasa lenkiroroto nepuo nche atoni aduaya eramatare olosho lekenya nepuo si adol enikunari maendeleo tenitabakini lolotunganak letaanche ketuminameendeleoni.